Paas! paas! paas! otokotin olikyok njirenik chuu kokorokon kokiitu inguni oliet ab ingirenii chuu komakalii miten ngueny bei nywan ako roisi, iniial chechang anan chetutukin kioldeun koraa en beit ne iboiboenchinii ,njireni chuu kokokiun kotililekitun imuche igaranka hii, imuche inde muaita akinde tukuk tukuk chenyoljin akiboiboyenji omitwokikuu. Olindenyon mesirtoen omitwokik chekororon oliyeeywan komiten ngueny iboiboenchinii mebakach omitwokik komeal ok itite siboiboench omitwokik ak itagaat betut aketukul kiboiboenchinii olisyengu otokotin kotukul kongoi.